Pichani karango to aneno jal moro ma iluongo ni Kasmiel Macoure. Kasmiel ni nochung' ne Genzee diere mane Genzee ng'anyo kendo karango ka to aneno oganda maduong' kendo chal ni jogi ng'anyo ka gikwedo gimoro kata ma sirkal timo eyo ma ok morgi go.